Mpesa ko Chang boisionik chik Ako kararan. Kararanindo nyin netai ko initesetai ibaishen mpesa, ko ko nebo inyorchikee loan koyab kamasuek cheterterchin en mpesa inoton nebo aeng kobose ng'alekab chorset kora mpesa. Nebo somok ih ko rahisi ingibaisien mpesa saiti kosir cheiboti rabisiek ndairoch magubet bahati mbaya kokakochibityo en mpesa koripakse rabisiek kuk. Ako ibaisien baka kiwango kon'etu kotebie kou noton tor karon kora ibaishen tinye ribset neoo mpesa kit kityo neyache keribyi mpesa ko Siri chekuket chekibore pin komayache konai chi ako ngonai koyache ko bik chon iamineniatkonai chitugul igere Ile ikoinige nafas ke keibenin tuguk kuk Anan ko naet ng'ung